Gima biro eparo kaneno gini en ni, mm aneno kamoro mochiel to dhok be anene eiye kanyo. Koro gima biro eparo kaneno gini nyithindo be nitiere ka en ni magi gin jopith to gin jopith mar dhok. Nikech kaluore ni mae kul kata dipo. Sama en kul kata dipo to nitiere dhok eiye mamoko ochung' tomoko onindo. Dipo kata kul en kama dhok ninde tok kagisea kwath, sama gisechiemo ma giyieng' koro ikelogie dipo titweyogi kanyo. Kanyo ema gi ninde nyaka kinyne okinyi sama igologi.E dipo ka enga kama orit kata ochiel maber ne dhok ma gimoro ok nyal donje manyalo hinyo ngima dhok. Kata jokuo makwalo dhok be ok nyalo donje eiyeka makaw dhok. Tokoro jok maneno ochung' kaegi chal kagima gibiro ng'iyo kaka dhoggi magi pidho ochiewo. Ka be nitiere diponi nitiere moro maonge kata kadiponi nitiere moro matuo

Gini yudore e aluorawa kendo itiyo kode ainya ainya eng'iyo tarik gi dwe. Ainya ainya ne nyithindo madhi skul kata jok mantiere dala manyalo bedo ni onge gi simu manyasani minya yude gima chal kama. Itiyo kode king'eyo kode tarik to gi dwe maji nitie to gi samoro gimoro manotimore edwe moro e iga moro e tarik moro manyalo bedo kaka rapar ne ng'ato owuon, kata ne piny mar Kenya kata ne riwruok moro. Ginyalo bedoni ne gin gi tarik moro mane gitimo e girgi moro mapod giparo gi dwe moro e iga moro. Koro gima nikaeni en gima itiyogo e ng'iyo dwe tarik to gi iga mane gimoro otimore kata ma gimoro biro timore.

Gima timore ka en ni aneno ng'ato momako oboke moro elwete to e obokeni en oboke matoke gioko ondik ni polis oloro wang' mbui moro chuth maok ochak oti. Koro ng'ama nie ng'ama niewang'e ka aparo ni otemo nono oboke man e lweteno ni to debed ni en ang'o momiyo wang' mbuino olor chuth maok chak ti kata debed ni ang'o motimore momiyo, gin gik mage mane obedo ni wang' mbuino ne timo mantiere e c hik to ok gitimo ema omiyo olor negi wang' mbui. Ah aparo bende nikopogore gi wach mantiere e tok obokegi, nitiere bende weche mang'eny manyalo bedo ni ondik ei obokeni ma ng'at moting'eni temo ni mondo osom mondo oyud ng'eyo mathoth kata mondo oyud nonro matut ewi gik madhi mbele epinywa mar Kenya kata e pinje maoko gimoro amora manyalo bedo ni osetimore e piny maoko manyalo bedo marach kata maber.

Gima biro e paro ka aneno gini en ni, aneno ndara moro kokalo ka to be aneno ute moko machalo magin dukni. Koro gima anyalo wacho en ni, kae nyalo bedo kar ohala. Kaluwore ni en en gima nitie e tie ndara kuma jowuoth kale. To koro nyalo bedo ni udi gi, gin ma itime ohande matindo tindo kaka mag uso kothe, samoro uso yadhe, samoro onyalo bedo kama iwire kogno mitime dusruok. Samoro onyalo bedo kama iuse kata cham. Samoro onyalo bedo kama imiye ji mor manyasani. Koro gima timore ka en ni, ma en kar ohala, to e sama ohala timore ka, dongruok mar kuma dukni gi nitiere be nitie. Kata alwora mar kuma ohala no nitie, nitiere dongruok, ni mar ji biro mang'eny mar nyiewo, to pesa ma gi nyiewo godo, itiyogodo e solo osuru, ma kosesol to kelo dongruok mar gedo mag gik ma opogore opogore e kama gini nitier. Kendo onyalo bedo be nyaka chiro maduong'.

Kaneno gini to gima biro e paro en ni, mae nyalo bedo kampuni mar kama ilose simiti. To simiti ma giloso en mitiyo godo e gedo. Inyalo ger godo udi, kata inyalo ger godo siptende. Kendo sama giloso simiti gi to ok gin simiti ma tiyo e alwora no kende, gin simiti ma itero nyaka kuonde mamoko. To sama itero simiti gi kuonde mamoko, nyiso ni dongruok nitie e alworani, nikech, sama idwaro jok maloso simiti, kata jok magolo simiti ka golo e kampuni katero kuma chielo. Tiende ni e gidhi dwaro jotich. Tiende ni sama tich ma kama dhi mbele to nitiere ji mang'eny mindiko e kampuni ni mayudo tich, kendo ichulo gi pesa ma ginyalo timogo, ma ginyalo timogodo dich magin godo. Kendo sama gimachal kama dhi mbele to kelo ne koro nderni mabiro e kampuni ni iloso, kendo gibedo nderni mabeyo ma onge gi ng'ikruok moro amora kendo kendo ma chenro nyalo dhie mbele e yo ma owinjore.

Gima biro eparo en ni ma en nam to en nam moro mantie kadhowadh nam chumbi. To en nam mantiere gi kuoyo edhoge. Thothne ogolo jowuoth maya oko kabiro edho wadh nam chumbi mondo mi gibed gi ng'eyo matut ewi kaka namni en egima timorega. Kendo mondo giyud yamo mokue magogi mos ka gintiere eyweyo manyangafu kendo en kar yweyo manyangafu molos maber masama ng'ato bire towinjo ka en gi kwe moro mar chuny. Owinjo ka en mamor nikech obiro kama okwe kama ngima mite. En kama itime chenro matindo tindo kaka jok mangi riwruok moro nyalo yieroni ka a ema gidwa biro timo riwruok margino kata ka ema gibiro rome kagi wacho weche mag dongruok. Kendo be ee en kama inyalo bire sama ng'ato ni thuolo ma onge gimoro motimo obiro yweyo ayweya mos. Kagima chande onge yamo moro mamos ema goye kamobedeno.

Gima biro eparo kaneno gini, en ni ma en sabun moro molos manyasani kitiyogi gik mopogore opogore kilose godo. To en sabun ma koselosi tochalo mogo mogo ti tiyo kode kiluoko. Esama ng'ato dwa luoko lawe moro tokawo sabunni, onyalo juke mathin to oole eyi pii modwa luoko godono to oweye obudore matin kata onyalo chwade gi lwete mondo olos buoyo. Kose loso buoyo, to ikawo lawi midwa luokono tinyume eyi pigno. En sabun moro miloso garufu moro madung' mamit kendo madung' mang'we ng'ar manyalo miyo ng'ato mor esama kose luoko lawe to omoyo laweno motuo maber to arufu maang' wuoke elaw ka ng'ato ang' orwake to en arufu moro mamit madung' mayom. Sabunni endi thothne itiyo kode nimar owanyo lawo molil eyo mayot kendo lawno wanyore piyo towuok maler ma ok diparni en gimoro mane olil kata magimoro nochwere modwanyore. Kiseole sabunni to owanyore mayom moduog maler. Inyalo budo kode lawo moponi nigi lil moro mang'eny adende ma sabun man ma sabun ok nyal rudho esechego mawuog

Gima biro e paro ka aneno gini en ni maendi en gar en nyamburko to en nyamburko mar sikul moro mitime somo mag lwedo kendo e kama entiereni entiere e pap mar sikul onogono ma nyamburkoni nitie to sama nyamburkoni ochung' ka tiende ni nitiere nyithindo mawat samoro dwa dhi ewuoth moro kagidhi timo godo nonro matut ewi gimatimore oko mar sikundgi kanyo. Kendo be ginnyalo bedo ni gin nyithindo majolendo madhi oko mar nono kaka piny ringo gimatimore ei piny aluoragi, kendo gik momiyo gik makamago timore. Esechegi nyithindo makama ok dhi kendgi, ginyalo bedo nigidhi gi jopuonj gi emagitimo godo tijeni.

Gima timore kata mabiro eparo kata kaka anyalo lero gini en ni, mae gin ochalo chenro moro ma oriwo jonyuol gi nyithindo. Ochalo chenro moro ma ipuonjo jonyuol kachiel kod nyithindegi nikech eneno kanitiere japuonj moro mochung' mbele ka tonitiere nyithindo moko morwako uniform asto nitiere jonyuol mobedo piny. Koro aparoni nitiere chenro kata mar thieth ,kata chenro mar lony moro ma ipuonjo nyithindo tokod jonyuolgi mondo gi bedgi lony kata gi ng'eyo ewi wach moro madhi mbele kata ewi nonro moro mitimo ewi gima nyalo bedo tuo kata nonro mitimo mm ewi gima nyalo bedo mmm gimanyalo bedo kaka oganda odak engimagi mapile pile koro emomiyo okaw nyithindo to oket kanyakla gi jonyuolgi mondo migi ng'eyo kata mondo opuonjgi ewi gima onego gitim maber eka ngimagi nyalo bedo maber to gik ma kagitimo tonyalo ketho ngimagi kata nyalo ketho chenro magipa

Gima biro eparo kaneno gini en ni mae ndoo motingo rangi. onyalo bedo rangi mara char, onyalo bedo rangi mara buor kata onyalo bedo rangi mara teng'.Koro erangini itiyoga kode thothne eot moseger maber moseyuo maber gi simiti mokete mopie. Koro rangi itiyoyo godo kiwiro korot mondo mi obedgii, obed koneno maberr ka ng'ato yagi mabor tonyalo nenoni adier macha oot moger mowire rangi moro maneno majaber. Kata rangi inyalo tii godo kiwiro godo wi mabati malo mondo mii sama samoro kakoth ochwe to mabati ok lokre nyal ok mak mabati .Sama piny liet too ee mabati nyalo bedoni dwa mako leny. Koro sama owir rangi e mabati torangi rito mabati miyo mabati ok yud nyal kendo miyo mabati ok tow kata mabati ok bed motuch. Koro rangi itiyo godo mondo oket gimoro kata kaen korot emowir onen maber to ka en mabati tikete mondo obed mot

Gima biro eparo kanono tijni en ni magi olembe mopogore opogore moter ekambi mondo mi oreggi olos kodgi gik mitedo opogore opogore mitedo godo. Esama tijni timore tiendeni oganda mang'eny yudo tije ekembni mopogore opogore ma tich ma kamaendi dhie mbele. Esama tijni timore ekembni mopogore nyisoni aluora mar kambino bedo gi dongruok kendo kata nderni ma aa kuonde moko kadhie ekembnigo bedo nigi nderni molosi mondo mii sama ikawo mwandu moselosi ekembnigi kitero edukni madongo dongo toyudo ka yoo ber ma onge ng'ikruok moro amora manyalo bedie sama ikawo mwandu kitero edukni. Kendo be sama chenro makamaendi dhi mbele tonyisoni nitiere kothe mang'eny mimed losi gikembni mopogore opogore mimiyo jopur mondo oduog opur mondo gibedni ginyalo yudo chiemo kata mwandu mopogore ka giterone kembni mopogore opogore ka ichulo gie e pesa. Kendo manomiyo yutogi bedo malo kendo chenrogi mag dak dhi mayom maonge chandruok moro amora.

Chiemoni endi inya los kitiyogi maembe moluok maler mang'ich onyalo bedo achiel kata ariyo, Itiyogi nas be onyalo bedo achiel kata riyo. Itiyogi rabolo mochiek onyalo bedo achiel kata riyo, Asto itiyo bende gi karat onyalo bedo achiel kata ariyo. Asto itiyo bende gi chak mar nas kikombe achiel tiriwo godo gigi te ichwadogi kijiko iruogo maber morure maber mochal gimore machalo chak mopoto. Ichwado achwada maber gi kijiko kiseketo gik makwanogo te e kikombe achiel kata eyi njagi tikawo ojiko tichwado godo ichalo ng'ama rudo tirude maber mos mos mos morure magik ma itiyo godogote rure gi nyawadgi to gik miruo godogi gin gik ma oregi mobedo mayom. Kaen maembe to en maembe moregi, kaen nas to en moregi kendo kaen rabolo tobe en moregi. Asto kiserego gigi tiriwogi kamoro achiel tirudo go

Gima timoreka en ni nitie kaka jok mantiere kagi gichalo jok mane imiyo puonjruok moro ewi gimoro madhi mbele nikech kang'iyo chiengi kanyo to aneno kanitiere gimoro machalo otas mondiki gi dhok moro mm mopogore mawacho ni kwe chakore gi adieri. Tiendeni jogi nenitiere kaka ne ipuonjogi kata nitiere chenro mane imiyogi mane inyisogi ni mondo mi dhano odag gi kwe ekindgi nyaka bedni nitiere adieri ekind joma odak kamoro achiel. Koro mondo mi ji obed gi kwe, nyaka bedni ji wacho adier koro chalni jogi ni miyogi ng'eyo ewi kaka onego beni ng'ato obedni engi kwe nitiere gik manyaka otim ma gin gik ma adier eka ng'ani obedgi kwe gi nyawadgi. Kata eka mondo kwe obedi e aluora magintiere. Kagik magi timo dhi maber to tiendeni nyaka gi bed gi kwe eka tije mondo odhi mab

Gima biro eparo kaneno gini, enni mae en nyamburko mantiere gi namba moro mamiyo ifwenye mayot to e nambano king'iyo ondikeni KBO namba prariyogi abich achiel D da. Tiendeni mae enamba maka nyamburkoni nitiere endara to ifwenye godo mayot to king'iyogi malokanyo engi osimbo moro manyiso kit nyamburko ma en. Onyalo bedo ni en nyamburko aina mar toyota kata kido mar toyota. Tiendeni mano e osimbo mamiyo ipoge kuom nyamburko mamoko to be gi namba ma engo godo embeleneno mondik KBO ariyo abich achiel da tiendeni mano be e nambane ma en godo kende ma onge nyamburko moro amora kendo machalgi mareno. Mano be enamba minyal fwenyego mayot ka entiere endara kata kaponi nitiere makosa moro mowuok to ifwenyo godo nyamburkono mayot mondo oyud konyruok mapiyo

Gima kelo mor kae enni nitiere kit chiemo mopogore opogore kata kit olembe mopogore opogore mantiere ka ma koti kodgi eyoo maber to nyalo kelo roteke mang'eny edel kendo ginyalo miyo del bedo giroteke mang'eny makata koponi nitiere tuo moro manyalo monjo del todel nyalo yudo kaka onyalo onyalo chapo tuono matuono ok gore dende ahinya oyudo kaka ogeng'o tuono mapiyo piyo. Achiel kuom olembe manka nitiere aneno waru ngwacho, rabolo, aneno apoyo, nitieree apilo be nitiere ka asto nitiere nyaka rabuon tindeni kit chiemogi magi chiemo mangi roteke motegno maka ocham to ng'ato ochamo modhie dende to del yudo roteke koyakuom chiemogi kendo del nyalo go tuo moro amora kata nyalo geng'o tuoche mopogore opogore madiponi nyalo monjo del kata manyalo gore kuom del manya miyo del bedo gi chapni kata ng'ikruok koro mato

gima bire paro kaneno gini en ni mae en kar tiegruok moro ma itimo e chenro mar thieth, en gima itimo gi jopuonjre masomo thieth mar del kata kaka iloso gik ma itiyo godo e thieth ,e seche ma ma timore tiende ni ka jopuonjre obiro ka mosomo maber magi yudo lony maber ewi kaka inyalo thieth dhano kata kaka inyalo los gik ma ithiethruok go to chenro mar thieth ei osiptendewa kata mane e osiptende mane pinje ma oko, bedo motegno nikech nitiere nyithindo motiegi mong'eyo tich mar thieth mar del kendo tich mar loso gigo midhiethruok godo ,tiende ni sama jatuo odhi e hospital mondo mi oyud thieth kata mondo mi oyud konyruok toyudo ka nitie joma ni gi lony manyalo timo ne thieth kendo nyalo miye konyruok e yo maber kendo mowinjore kaka dwarore ma ong'e ring'ruok mora mora ,tiende ni jogi chiwo chenro molony ne nyithindo man gi gombo kata man gi dwaro mar bedo dakteche e ng'ima makiny

Gima biro eparo kaneno gini en ni ma olemo moro ma iluongo ni nyanya. Esama olemoni osechiek mogole epuodho motere ekambi to igolo motou iketo yorgi to modong' kaler irego malos godo iloso godo gimachiel maaa chalo kaka mogo mogo kata mabiro pii pii kamae minyalo tii godo be eloso chiemo. Aya gima chal kame bende sama okete kama, to jok matindo ojende matindo tindo yudo tije ekembni mopogore opogore mondo mii tich obed mayot mar yaro nyanya motou kigolo kuom maler. Sama ma timore ee sama ma timore kembni mopogore opogore yudo dongruok e aluoragi kaka ndherni madhi kuonde machal kamago iloso. To be kendo gii gik magiloso mwandu magiselo koa kuom nyanya inyal kaw eyo mayot kitero echiro kata kitero edukni madongo dongo machiegni gi jonyiepo. Sama ma otimore nyisoni pesa aa edukni madongo dongogi kata echiro kaduogone kambi moloso

Weche manka ginni joriwruok moyie mar sikund mbalariany mar Mombasa kwayo kony mar nyiewo gir kowo duo kendo gir goyo thum ekanisagi ma maa ma madwaro siling miliyon achiel alufu mia adek prabich gachiel gi mia abich. Gi gonu erokamano mar ng'ata ang'ata moyie chiwo kony mondo lwete ochopie. Kendo be gikwayo ni mondo ng'ata ang'ata manyalo konyo kata mangi chuny mar konyogi mondo otim kamano gin thuolo kendo yawone ng'ata ng'ata pap mar kony. Kendo be gikwayoni mondo Nyasach kwe mondo obedgi ng'ata ang'ata mangi chuny kata mawinjo kadwani mondo okony chenro ma kama. Chenroni en gima itimo mondo mi ginyiew gige goyo thum kendo gik makowo duol.

Gima biro eparo kaneno gini en ni mae en magawa moro molos kamoro mokue. Kendo en magawa maji ae kuonde maboyo boyo kabiro mondo ochieme. Tiendeni sama mondo ji oyud chiemo mosechiek ka a ,tiendeni nyaka bedni nitiere jok matedo eiye ka. Eyi sama ji tedo sama jonyiewo kata jochiemo oa oko gikawo pesa to gi we ka machulo jotedo. Kendo be aluora mar kama magawani nitie bedogi dongruok nimar ndara mabiro e magawani nyaka bedni olose kendo be nyaka bedni nitiere ee chenro mar kwe kata arita nyaka bed maber e aluorani. Koro sama ji aa oko kabiro chiemo eiye ka, to ka a bedo gi pesa mar timo donguok kendo be osuru misolo bedo malo mamiyo dongruok mar magawa machal kama dhi mbele. Kendo be nyisoni ojende matindo tindo mangi lony ewi tedo yudo thuolo mag tije ei magawa machalo kamaendi. Bende magawa machal kama miyo ji maya oko biro chiemo.